Agere tambesik, ak biik aeng'. Kanam kirokwek, ak tamosishek en keunekwak. Akouyon kikwerie tambesik.

Okere tukaa ang'wan cheoketos, somok kobiriren ko akeng'e ko leel, omee suswek.

Olekiyoito boishoni en kokwenyun kemoe korong ii akityo ketoi kekwai AK kitaban cheyachen ak keboishen chekororonen, makaat kemaa korong en kokwenyun.

Ng'omnotet nemakai keboishen boishono komakat keboishen chepkokong'et sikobit kobwa barak samakinik kokakas bolotetab chepkokong'et koleen kii nekiome komuchi Inam samakinik cheten cheimuchi.

Imuchi aroo okere belindetab banyek kosute eut barak ak okere rotwet ak okere maat neliplipeni ak okere banyek chemiten karnet barak ak okere banyek alak chemiten oriit oliin ak okere shatit nelel nebo chito nekatonon tekeet ak biik cheuu yomiten tuyet nemiten leet oliin.

Olekichoptoi en kaa kecheng'e tabtok ak kituiyo ak kerat ak kekol sikoyat kobiit sikobityo komie sikong'otyo koik minutik akot kora nag'ab kenam ak kechop koik mauek en kurkat.

Kikuren pilipili hoho, olerurtoi pilipili hoho kinusi alaa ng'ab koruryo kotokomiten imbar.

Eng' kerenyun boishoni kochule borto ang'andan monoo mising komomuchi anendet amuch asut, nyikis koroon nematatun.

Olekiyoito boishoni koyoche, okere muchelek, okere banyek ak okere amitwokik alak chechang, koo elekichopto muchelek koyoche kinde maa Beek kochumukoso akityo irongyii muchelek kobaa maa sikololio sikoruryo ak okere bendo, ng'osusi bendo ko roisi neaa, mauui.

Olekichoptoi chebololet, chebololet kewai mokotiet nombo sang akewaita beek keswek chemiten oriit chebololet, atakia ketonaton komeng'echekitu ak kinde maa ak kerong'yi beek iib kochumukonso koruryo.

Momuchi amwaa cheten chetos amuch ocher eng' yuu, terterchin rabishek chekore ak ko terterchin bororoshiek chokere.

Ng'okere boishoni akeree biik kwomekee emosto alak komiten kwomishe alak komiten kobire beek eng' oino alak komiten kokuse kong alak komitekwomekei emosto.

Moget kechope, kebute eng mbar, keun, kechongan keisto tikitik, kerong'chi beek akende ma kochemukanso, ib korurio

Olekikonortoi ing'wechu kebute eng' imbar, kemaa kosoyo kobirto beek eng' sang ak yesoyo kinde choke olekaitit simobolyo sitakiam koik keny yatukul kioldoi.

Bo komonut kyalda avocado, sikobit kenyoru rabisiek, sikobit koyal bik koek amitwokik kwak, sikobit kokimekitun borwek ab bik kokayam matundiat ndanitani kikuren avocado.

Kot mising koroi keboisie kechule borta mi ole ketyeje simuch ilabatate eng kwenuno akochulun borta komie kabisa.

Bandiat kebute eng imbar keisto mokotionik ak sogek, kilal maat, konget ngetetiot, atya itou any ibel, eng lojindab ngetetiot, ak iwejwej simoloch, korur.

Kimildayat muitab jeplanget, kichobe keboisyen bek, kigondoni bek kotuiyo, kemilda keboisyen kimildayat, akibel ing maa ibkorur, akiyam.

Akere kwenik chemiten maa, ak akere maat nelale, akere ingwek chemi ingwony, akere amitwokik chemi saburionik eng maa, kilolonyi amitwokichu simoukyo, simomunjererekitun, sikobit kyam kot mising.

Agere biik somok che roritos, agere kelek che lelachen, agere biik che roritos chepyosok somok che kelet sumek che kororonen.

Ole kichobto kimnyet, kilolonyi bek eng soburyet kochumukonso, aketoi kinde bek tutikin tutikin ibkouwit, koek kimnyet akolole maat akekurokur eng maa, ibkorur, ibkwanyinyit.

Korenyun kobitunotin koroi kiome kiburuktoi amitwokik en maa yokisusishe.

Oyoe boishoni netaa ko kiayae emetab Kisumu, kiatach samakiat inyanam akerer oiste matumbo asus akaam.

Bo komonut keyai boisioni sikobiit koruryo amitwogik che kaginde ma sikeyam.

Ikere eng yu akere bendob ingokyet, nekakeyeny lakini tomo kisus akakere mwanik chemite barakut ab ingogaik chutochu,

Bokomonut boishoni en kokwet amun imutu toek chechang chenyokokere mauek ak oletebtoi boishoni.

Tuguk chebo komonut, akere matundek, akere sirik, akere robwonik, akere mokek, akere mukwarainik, bo komonut chotok.

Cheptorong'et en korenyun komomii kiit nekeitoi cheptorong'et, chaam kestki kityok ak kebeel.

Eng' sobet ab kila betut, koroi kotese korotik, koroi ko matundyat, tese korotik eng' borto, kirindoi meinwogik chichang' kot mising.

Motokinyoru omitwokichu en korenyun tiong'ik motokinyoru.

Boisiet ab koroi eng' kasari ko chang' nea. Imuchi kechobe amitwogik chechang'. Imuchi kechobe amitwogik cheu kimildayat, mukatiyat ak alak chechang'.

Karik che kiboishe ak ng'omnotet ne kibaishe sigobiit ketaach, kebaishe netit notok ne inegei netindoi kibinishek cheimuchi kotal.

Abwoti abele robwonik kounitok ni, woiye anyiny nebo kwong'ut ngebel robwoniot. Tindoi anyinyindo ne anyiny.

Miwat kobo kamanut eng' bik ab kokwet. Kiame miwat sikobiit inyoru kelek che kimen, kiame miwat ak imit ak iligui supuk chik ak ing'utute mogotiot komong' sang'.

Agere sukuma kimyet ak avocado chotok ko amitwogik che ichegei che techei borto. Kirindoi mienwogik kot mising. Ae chito kokimiit ngwam amituwogik chutok. Anyiny nebo kamanut.

Kiakas akobo omitwokik chutok chuu, amitwoki chuu ko amitwokik Che icheken cheonyiny, cheyoin ikimitu, cheyoin imeny okot koikeny mising, anyinyen amitwokichu nea, chome biik kot mising.

Bokomonut en biikab kokwenyun amun tesee borto mising.

Karik che kiboishe eng' boishoni koyache komi kuniok ak chebirok, mugomboik ak kibaitinik che imuchi kotoretin keyoe boisioni sikoborok haraka sikobiit kinde minutik alak.

Ole kiyoitoi boishoni komoche rabishek sikobiit ial Garik chenyon keboishen en boishoni ak rapishek che kisiren bik chetoretin en boisionitok nii

Kolole ketik eng' sobenyin sikobit, sikobit koruiyoo, sikobiit olemenye tiong'ikyok, sikobiit konyo robta, sikobiit kenyoru kwenik chekiboishen en kurgat, sikobiit kenyorun bakoinik chekiteken korikyok.

Olee kiomndoi mosong'ik, mosong'ik kiumi en imbar, kemaa ak keng'a sikobit keyam.

Akere tugaa che lelachen che tinye kuinoik ko tugaa alak komotinye kuinoik Ako lelachen ako u yon kere kii na miten enn ingony tuchuta.

Cho ko suswek. Agere chito neibe suswek, ibko baishe koshebe kot anan koipchin tuga ipkwam.

Okere minutik chemite imbar, akere skuma. Minutik choton cheichegei okere, okere karit nemi loin. Ak okere minutik alak chemi tiktik olon.

Okere biik chemiten imbar ak okere ing'wek chemii imbar, eng' kasari koboishen biik kerichek koyoen, koribe, kikirindoi bitetab timndo.

agere bandek chemi mbar eng kasari akagere timdo ne mito bandechu. Ole kikirindoi bitetab timdo eng kasari keboisie kerchek um chepkasari.

Agere minutik, agere lokoek ,sere lokoek, akagee sokek chebo lokoan nito ni. Lokoek che ichekei che kimondoe kokwanenyone, lokoechu ko anyiny ma!

Lokoechu olekikonortoi kondoi lokoechu choke, lokoechu kekonori en choke en olee kaitit simoukyo ak koyomnyo.

Eeii bitunat en korenyun kiome kirindoi mionwokik chechang, anyiny nea matundek cheonyiny.

Okere olee kiurerenen, kararan kot mising urerenen lokokyok en kasari.

Akere karit ak biik oeng, kalach akee ing'oriet nelel netindoi ak ko kanam mauat eng' eut ko akee okere kanam ing'oriet nesute ing'oriet nebo akee.

Agere matundek, ako matabitunat missing matundechu eng' korenyu lakini abwoti ale kiame matundek chutok chu eng' kimaswogek alak.

Ole kikonortoi ndisiot. Kibute eng' imbar ndisiot ak nyikikartat eng' koo sikobit korur komutyo komutyo ak keamei.

Ole kichobtoi koroi eng' kasari kiyome makatiat notok ne inegei ne ain igimitu. Kiteshin kumyat ak tugun alak chechang'.

Kichobee saburiet ak agere chito ne kanam bendo ab ingokyet. Eng' korenyu kechobee saburiet kisusishei kisuse benyotok.

Amitwokichu kechobe biasik, biasik chekakiyam keboishen mwanik, anyinyen neaa.

Koroi kwanyiny tindo beek chemiten orit ak akere kosomok aeng yekai lagini kakepchei komangunen somokuu

Amitwagiik chuu ko tese karotiik ak yain igimituu kirindai mianwagik kot missing kokirindai Rupeeet.

Chuu ko siriik, siriik ko matundek chekikiome kongetekee keny, kerichek en borwekiok, kiome anyiny, kirindo mionwokik oot kora.

Maperek ko makiamdoi kiy. Maperek keamei ko ichekei. Maperek kwanyiny. Kiamei maperiat kogakorur. Maperiat ne rurot kobirir ngorit lakini nyalil eng' sang'.

Chuu ko amitwokik chechobotin, ing'aroo amitwokichu ko kiit nenyone metinyun ko boiboiyo, boiboiyo kabisaa.

Akere pears aeng pears ko matundyat neanyiny akere logoek chik ak beek chik anyiny matundyat ndonii

Matundiandani koteche borto, yoin ikimitu, matundiandani kotindoi mwanik cheyanat en borto.

Olekikonortoi bendo yekakisus en maa, kekonori eng' olekaitit sima ararit, kikonori eng' olee momii maat simoukyo sitokiome.

Bokomonut matundiandani en biikab kokwenyun amun tesee korotik, matundiandani kotese korotik, matundiandani kochome biik anyiny, tindo sukaruk.

Olekichopto amitwokichu kisupi arorutiet nikikonu, amitwakichu kwonyiny, kiboishen beek ak mwaita.

Okere matundek chemiten bokisit oriit ak ko bokisit nitok koundurot, matundechu ko kororonen anyiny yetokundo.

Akere chapati chemii saniit ak ko ang'wan ak ko saniit kolel, amitwokik chueb kasari kwonyiny neaa.

Kikikonori eng' olee kaitit ak en olee mii kiit nemii beek, sikobit komayam sitakeam.

Chuu ko kerendelek, kerendelek komatundek, matundek choton cheecheke chetese korotik en borto ak kimnotet.

Mamujii anai kot mising olekyomdoo omitwokichuu kyomdo chaik i chebelebiik

Olekikonortoi matundechu kindo choke olekaitit, olemoityin murek, olemoityin lokok chemeng'ech, olemoityin kii aketukul netos ngem matundiandaniton.

Eng korenyun kiit nekichoben amitwokichuu kesutee keboishen sufuriet ak maat nelolee lagini ma maat nelolee mising

Kichoben bandek cheyomyotin ak keboishen sufuriet nekwalat sikobit kolal ak koruryo

Eng sobenyon nebo kilaa betut ii ko matundyat ndonii kwanyiny tindo boishonik chechang eng borto

Chu ko matundek akere matundek chechang makere koroiton ake neimuj keboishen en yutok

Akere logoek somok, aeng che eechen ii, ak akenge, mitei nguny ako uyo kokoruryo, akere ale logoek che kororon.

Eng korenyun kochebololet, chebololet ko amitwokik ak amitwokik kechobe eng' maa, kisusi, mii olekiwoitoi ak komii ole kisustoi.

Agere koroi kobaishen logok ab kasaritongoen kobabaiitke

Ni kobaetab ng'okaik. Sana sana, agere kabai chichi ng'okaik che kipsoonik. Akagere kekochi amitwogik

Agere biik aeng', ak eik aeng'. Chito ageng'e kokanam ketit, kwerie eik. Ko ageng'e ko mi kobatishiei. Kanam mogombetab eik.

Okere Mii chebiosani kokutuny ak okere kokutunye beek, miten koruri bandek ak okere Mii artet nemii loin.

Agere kechiroik, ak agere chito nekete kechiroik. Akagere teta, ne mitei loin. Akagere ketik aeng'. Kete kechiroik chichitok, amangen ale kete ano.

Amitwogiik che kakinywany en maa, ko ole kikonortoi kindo chemalany pusi simalany busit ak kaliangiik. Chamalany pusit kotam komii saina taaban,

Agere nego che ageti. Agere nego muut che ageti. Ame suswek ak sogek ab robwonik.

ageere book somok chesutisyee, book angwan chesutisyee ak agenge netononi. Sute ngwony sute minutiik chemi imbar

Mukwarainik, kiuni, ak kiyoo eng' maa. Ang' ya rurio, keamda chaik, mukwarainik chutok. Ko magat kinde maa koron sikeame.